Ka aneno tijni, aneno ngamia ka modho pi. To aneno be ng'ato matwomo kaolo ne ngamia pi. Kae, imiyo gi pi mondo oneg negi riyo. Kendo ng'ani twomo pi e bugo kaolo e yi otaro molos gi yien. Gimodho koya e yi otaro molos gi yien ni. Ngamia gi otwenegi okot e ng'utgi. Kendo gimodho pi kachiel kachiel.

Ka ang'iyo gigi aneno gik mang'enny man gi nengo. Mokwongo aneno ogudu mar wich mong'aw. Aneno gima irudho godo lak. Aneno yadh lak. Aneno mo mar del. Aneno mo mar jelly miluongo ni Vaseline. Aneno ogwaru miyuoyo go wich. Aneno ragol mar wich. Aneno gima itiyogodo kiyweruok e cho. Aneno lewni mopangi. Kendo aneno saa mar lwedo. Gigi duto te nigi nengo.

Mae en tij gedo. Kachiel gi ng'eyo madwarore, ng'ato nyaka bed gi lony e weche mag gedo. Kendo gik madwarore e tijni. Kae idwaro simiti. Idwaro kidi mar gedo. Idwaro kwoyo. Idwaro kokoto. Idwaro pi minyalo riwgodo kokoto, kwoyo, gi simiti. Idwaro gige gedo machalo kaka opaw michogo godo simiti moseriw gi kwoyo gi kokoto. Kendo idwaro lony mong'eyo riwo gigi.

Tijni ber ahinya. Mokuongo, tijni nyiso ni isee tiegori e mbalariany mitieko sombi. Kendo kiruakori kama, nyiso ni isebedo gi lony madwarore e chiro maji indiko e tich. Tijni ber nikech omiyi kalatas mabiro nyiso ni in gi tiegruok maber kendo lony moromo mamiyo iyudo tich. En okonyo maber ahinya nikech ng'ato nigiranyisi, ng'ato yudo ranyisi manyiso ni en gilony madwarore e kembe, kata e chiro mar ndikoji tich.

Gima timore kae en ni ji ochokore e nyasi. Nyasi ni karange to ochalo nyasi ma imiyo ji kalatas manyabedo mar tiegruok kata manyiso ni oloyo gimoro. Gimomiyo awacho kamano, aneno ka nyako moro omako kalatas. Imiye gi ng'ato to joma oluwore pamo lwetgi. Ma nyiso ni imiye kalatas midendo ni certificate manyiso ni oloyo gimoro kuom timo maber.

Anto awuon, tij ni ok ahero. Ok ahere ni mokuongo, iketo mon kata joma nyiri umo wang'gi gi leso. Ka giumo wang' gi gileso, chuno dichuo mondo ong'e ng'ama odwa kendo koumo wang'e. Mano tich ma matek. Kendo en tich maok owinjore. Ng'ato ok nyal ng'eyo samoro ok onyal ng'eyo jaode monego okendi koumo wang'e gi leso nikech ok on yal ng'eye kok oneno wang'e kata kok oneno kar dende moro amora. Koro miya an tijni aneno ka en tich maok mora.

Tijni itimo e aluora wa. Ji matiyo e ofisa mamiyo jopiny kony mopogore opogore iketo e bura titimonegi tiegruok kaka onego gichew kony ne jopiny. Kony nikeck ofisa machiwo kony miluongo ni huduma Kenya chiwo kony mopogore opogore kendo gin kony mang'eny machalo kaka yudo kalatas mar nyuol. Kaka ng'ato onengo ondikre kaka ja Kenya koyudo godo kipande to gi mamoko. Koro jok matiyo e ofise ni nyaka luong e bura kiketo gi piny kendo imiyogi tiegruok kaka kony mopogore opogore gi onego gichiew mondo jopiny obed maber ka giwinjo maber nikech orit gi maber kendo omigi tich maber.

Gima biro e pacha ka aneno gini en ni ma en gima idendo ni rit mar customer. Ma penjo duoko ka ng'ato simbe olorore to osechudo kendo ochudo e wang' sa tinyise gima onego otim. Gimomiyo awacho ni rit mar janyiepo miluon go ni customer nikech inyisi gima onengo itim sa ma ichudo e wang' sa to simbi olorore. Kendo ma tich maber ahinya nikech ng'ato ok ochuno nyaka dhi ofis mar jogi mondo oyud kony. To onyalo dhi e mbui toyudo kony mowinjore kendo manyalo konye sama en gi tabu mopogore opogore.

Mae en tij uso olemo kod chiemo mamoko. Tijni inyalo puonjo ng'ato timo. Mokuongo ka inyise kama onengo otime wero mag olemo gi kod chiemo gi. Kata inyise ni onyalo yudo olemo gi kopuro puothe. Kata inyise odhie e tiegruok mipuonje kaka onyalo timo ohala ni. Ma en ohala maber ahinya kendo en gi pesa nikech e ohala ma uso gige chiemo. Kendo ng'ato nyalo timo tijni kinyise kaka onengo opang duka ne kata kama ouse. Kendo bedo gi gik ma gik duto ma ji nyalo dwaro kata nyalo dwaro ny'iew,. En tich maber ahinya makelo ne ji pesa.

Ka aneno gini. Aneno gik adek manyalo kelo mor. Mokuongo, chiemo michiwo. Nyithindo gi kata jodi imiyo chiemo. Chiemo kelo mor. Mar ariyo, nyithindo imiyo chiemo gi joma dongo. Joma dongo toko chiemo to keto ne nyithindo mondo ocham. Mano kelo mor nikech nyithindo neno ka joma dongo miyo gi kony kendo miyo gi mor ka gimiyogi chiemo. Mar adek, aneno ka ji ni kanyakla kendo nyithindo gi obedo kanyakla ka gidhi chiemo kendo mano kelo mor ahinya. En gima ber ka ineno ka jarachar toko ne jarateng' chiemo. Kendo kelo mor nikech nyiso kanyakla ma dhano nigodo.

Gima timore kae en ni picha ma rakwar to nigi andika marachar eyie en ranyisi. To mondik malo kanyono otudore gi picha ni. Ranyisi ni nyiso ni onge tudruok mar ong'we yamo e gima itiyogodo kaeni. Onchalo kompyuta. Koro ranyisi ni nyisore ni tudruok onge malong'o e ong'we yamo kata manyalo donjo godo e mbui. Nyisore ni nitiere ng'adruok e yo ong'we yamo miluongo ni internet. To kendo onge gimoro amora minyalo tim nyaka ong'we yamo kata mbui kata internet odwog kare kata e ewang'e.

Tijni e tich mar tero gik monyiew ne jonyiepo e dho ude gi. Mondo itim tijni, nyaka ibed gi ng'eyo mar rito customer maber kendo nyaka ibed gi ng'eyo mar nyiso kata ng'eyo kama customer odakie gi ng'eyo yo maber ma dhi e od customer. Kendo gik miduaro e tijni, nyaka ibed gi gari minyalo terogodo gigi kendo nyaka ibed gi ong'we yamo mi itiyogo ka iluwo ji mosekawo gigegi gi mapodi. Kendo nyaka ibed gi gige customer kama iketo gige ji maber mopang maber ma ok kethre.